Ici nĩ thabibũ, thabibũ rĩ nĩimenyagĩrĩrwo na njĩra nyingĩ. Wa mbere ũtanahanda rĩ wĩke soil test ũcoke wethe njĩra irĩa ũrĩheaga maĩ nacio nĩguo ikorwo ikĩgĩa maĩ ma kũigana na ti maĩ maingĩ, na ningĩ rĩ, nĩciendaga nutrients cigananĩirie citikwenda maũndũ maingĩ kwoguo wethe nutrients kĩrĩa ũrĩheaga nakĩo, yaani wethe thumu ũrĩa njũi ma thabibũ.

Ici nĩ ndore, naithondekagũo na mbembe cia ndore. Nĩkũrĩ mbembe, cia gĩtheri na nĩ kũrĩ mbembe cia ndore. Na ici ndore-rĩ, ĩrugagũo na mbembe cia ndore. Ũgekĩra mbembe icio thaburia-inĩ, ũkongerera maguta na cumbĩ, na ũgakunĩkĩra. Na bado nĩkũrĩ macini ya gũciruga. Kuoguo no ũcagũre njĩra ĩrĩa ũkwenda kũruga nacio ndore, na ũhũthĩre yo.

Ĩno nĩ supergheti na ĩrugagwo na njĩra nyĩngĩ. Irio ĩrĩa ũngĩhũthĩra rĩ, nĩ ta gĩtũngũrũ, no wende hoho, ya redi kana ya girini kana ya yerũ ciothe. Ningĩ no wende ndania na no wende gĩtũngũrũ, caumu, no wende jinja, o kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũngĩenda, ona roiko ũngienda no wĩkire ũkarange wega nacio nĩguo supergheti yaku ĩtuĩke ya kwagĩra na ĩgĩe mũcamo.

Matunda maya metagũo straw berry. Straw berry no ũrĩrĩe, rĩhana o ũguo rĩauma mũgũnda, ũgathambia ũkarĩa. Ningĩ-rĩ, nĩtũmĩkaga gũthondeka saradi, nĩrĩtũmĩkaga gũthondeka jam, nĩrĩtũmĩkaga gũthondeka dessert, nĩwona ta irio iria mwa mwa after mwarĩa dinner, irio cia hwainĩ, aya. Ũga serve ĩrwo gakeki haũ, gagacoka gagekĩrũo ga straw berry hau igũrũ, na irio icio igathakara wega mũno, na mũndũ akaigua wega agĩ serve ĩrwo ga straw berry ke hau igũrũ.